Katoo ole metito oidim atoriko iyiook tena siasa etaata tenkop ang. Kidolta ninye enare olorika naa ninye ogira aya , tenkaraki inaatasa onaayiolokini . Ore sii tenkaraki ena maendeleo nataasa , kisho ina olorika , naa keyioloti tenkop ang aa ninye ogira aaku orgavanai lenkop ang.

Kanyor orbungei lang aa George ole sunkuyia ,kanyor tenkaraki inaasita . Kanyor tenkaraki maendeleo enye nagira aas , onaagira aitaas emurua ang. Anyor sii aitoki , mca lang aa ole toris , kanyor tenkaraki inaataasa. Etaasa nkumok anaa aitobiraki iyiook irbaribarani , etaasa nkumok anaa apik inkera sukuul , nelaaki, kanyor ninche pokira .